Nĩhotete kũrutĩrwo karatathi, karĩa konanagia namba ĩrĩa ndĩ, nĩgetha mũgambo ũrĩa wanagĩrĩrio kou, wetana, ukamenya, ũgathiĩ gwĩ counter ĩrĩa wetwo nĩgetha ũkamũkĩra motungata ma thirikari.

Rũrũ nĩ rũrenda rwa KRA, ĩrĩa ĩhetwo rũtha rwa kũngania magoti Kenya. Nĩo nginya mahetwo rũtha rwa kũheana namba ya igoti ĩrĩa ĩteithagia mũndũ kũrĩha magoti Kenya.

Kwĩna anene a thirikari, aruti wĩra a thirikari, kompyuta cia thirikari, macini cia thirikari, metha iria cirateithĩrĩria motungata ma thirikari hamwe na ũruti wĩra wa thirikari.

Ĩno ĩhana obici ya mũnene wa ũteti, na aya mahana tarĩ ateti o nao, makĩarĩrĩria ndeto cia mũingĩ, kana ũrĩa mangĩkũria icigo ciao, kana ningĩ ciama ciao cia ũteti, nĩgetha mahote gwĩkũria, kana gũkũria andũ.

Nĩ ciroya kahinda karaihu mũno cingĩkauma, ningĩ marĩhi macio thirikari nĩ mahaicĩtie mũno na ningĩ maratathi macio makanyihio koguo ikoya kahinda kanini gũtũmĩka, no ũguo rĩ

Kwĩna andũ mokĩte gũcera, kwĩna mĩako ĩrĩa ĩgucagĩrĩria agendi, kwĩna handũ ha ciana gũthakĩra mĩthako yao, kwĩna mĩtĩ, ĩrĩa ĩraneana rĩera rĩega, kwĩna manyũmba irĩa cikoragwo tarĩ obici cia andũ kũrutĩra wĩra.

Ũyũ nĩ Raila Odinga, ũrĩa ũnanagio ta baba. Nĩ mũnene wa kĩama kĩa ODM, anatungata ta mũnene wa mamĩnĩsta. Haha okĩte kuona andũ makĩhumbwo thũmbĩ, na gwĩkĩra kĩrore ũhoro ũcio

Nī ūrabata gūkorwo na ūmenyo wa nyīmbo cīa gīkūyū nīīgī ūmethe gūthogūtha ta mūgīkūyū nīīgīe nīūrabatarwo ūkorwo na nguo cia ūgīkūyū-inī īrīa cī gūtūma wethe gūthūgūtha wega.

Aya nĩ aini a Gĩkũyũ, arĩa kũringana na nguo iria mekĩrĩte maraina nyĩmbo cia tene cia ũgĩkũyũ makĩhota gũkenia ageni arĩa mokĩte kwĩrorera andũ aya magĩthaka nyĩmbo ici cia Gĩkũyũ.

ĩno nĩ satellite ĩria ĩteithagia kuongerera hinya wa mĩtambo ya andũ, ĩteithagia andũ kũhota kũoya thimũ kana kũhũra thimũ, kana kwamũkĩra thimũ na ũraithi mũno.

Ĩronekana nĩ mũthenya wa mbere wa yunibacĩtĩ, arutwo nĩmokĩte kwĩyandĩkithia na yunibacĩtĩ, na nĩkũronekana aruti a wĩra a yunibacĩtĩ maroya marĩtwa mao, hamwe na maũndũ mangĩ mamakoniĩ nĩgetha mahote kũmandĩkithia, nĩgetha makĩhote kũambia mathomo.

Ũyũ nĩ mũnene wa bũrũri, president Uhuru Kenyatta, mena minister wa barabara James Macharia makĩrora barabara kana nĩ ikinyanĩirie gĩkĩro kĩrĩa mekĩrĩte na contractor.

Gũkenerera mũtongoria kũhĩtũkĩra ũndũire witũ, nĩ gũteithagia kũrũmia ũnduire witũ, na ningĩ gũgateithia gũbundithia njiarwa iria ciĩho wega wa ũndũire na bata wa kũũthingata ũndũire ũyũ.

Ĩno nĩ taũni nene ya Embu, ĩna ngari cia ũkui wa mũingĩ, kwĩna andũ, kwina mawabici, kwina barabara iria cironekna kũingĩra na taũni, kwĩna bikibiki, na ningĩ kwina andũ maronekana gũthiĩ kũndũ gũtiganĩte.